Oldoen siling'ata ni? Kele siling' pokol ak somok ii, ioldoen beit nemi barak missing'. Kocham oolen ane siling' pokol en Gikomba, yoiwon is koik siling' pokol ok konom soib chechang'.

Chu ko simoisiek chemiten kochile biik simoisiek ko tugun chepo komonut missing en kokwet amun yoimoche ing'ololchi chito akoloo ipirchin kityok simoit kora ko simoit kokit nepo komonut amun yon imoche iyokte rapinik komuch iyoktoe kityo simoit anan koyokun chito rapinik nemi oleloo.

Eng' yu komi kamet nemi koteben lakwet agobo kipindit nekikoiton ak kwanda, ine komi komoche konai agobo kainetab kipindinoton. Teben lakwanoton en oretab wosap. Wosap ko oret nebo soet nemiten simoit.

Oldoi lainitab Airtel kastoma, olchin kee raa lainit niton boo Airtel, kararan mising itinye laindab Airtel, Airtel koboishe en rabishek chemii ngweny mising yoon ibirtoi simoit, koraa oldoi en beiit nemii ngweny mising.

Imbarani ko kikimin bandek, kora komi chebololet. Minsetab bandek eng imbaret kobo kamanut mising eng kokwet amun bandek, ko konech kenyoru amitwokik. Ye kakoruryo bandek, ko much ing'aa inyorchigei peek che kekwany kimyet kora ko bandek ko much kora ialde inyorchigei chepkondok. Minsetab chebololet kora kobo kamanut amu chebololet ko amitwok che kororon mising aku much kora ialde chebololet inyorchigei chepkondok.

Eng yu komi biik aeng'u. akenke komi kotononi, inendet kokelach nkoriet nelel, toku kole ine ko daktari. Mito kora nerue eng itokit. Inendet kotoku kole chito neimioni ako toku kole uni kiumian olipo katit. Kakikweny ine olitok po katit sikenai kele kiumian olepo ano eng katit.

En yuu komiten bik oengu agenge ko dactari ko age ko chito nemioni dactari ko nitononi ako kiilach ingoriet nelel kanyo inei oliton miten chito nemioni sinyokochikil chichito kole unee tesetab tai nebo chichiton.

Awendi ndait tukanoton nekireplecenen lainda aarorchi olenji kakikochorenan simoit en oret ii, ago simoinoton katindo lainda en orit ara osome toretet nebo keriplecenuon lainaton.

En kokuyenyun koai temindet okere ole keikai minsetab chaik kosir nebo kawek amun ii minsetab chaik komotindoi gharama neo, chaik tundebut ibute ii ak kiib koba factory kitiok. Lakini kawek ii tundayam kebut ii ibute, icher ak kimaa ako ngoyo ropta ko imuch koib kasarta neo.

bandek kemine eng komaswek che terter eng emoni, ago bandek kemine eng gasarta nebo ropta amun machei bandek ropta si korut komie ago kora kotu kagoeet bandiat akomachei goii gomache ropta neoo si kopit goii komie bandianatak

igese kawek eng imbar ichenge che kakoruryo korok iib isoten kawek choto ,aitya iun komang magatet nobo barak aitya imaa ndayamyo kaweek choto ipacken agiib factory nyogenga

Ikese kawek en mbar icheng'e chekorurio korok iip nyisoten kawechoton ndakaisoten kawechoton iun komong' makatet napo parak korok imaa, ndayomio kawechoto ipacken akiit factorit inyokeng'aa.

Eng emenyo kocham kemine minutik cheu kipsiongik, mosongik, njuguk anan agot ko ndenguk yon mining ropta. Amun minutik chuto ko mamache ropta neo ago kora ko minuti chuto koipe kasarta ne mining mising ii keges.

Arawek checham kemine bandek achek mising ko arawetab angwan akoi muut, amun arawek chotok aeng ii ko arawek chemi ropta, ako olinyo komochei ropta si kobwa komie bandek, ako cham kemine bandek kebalchini eng jembet.